Ngano ĩgethagwo kũhĩtũkĩra macini ĩtagwo kĩgethi. Kĩgethi nĩkĩo kĩgethaga mũgũnda na kĩna ũhoti wa kũgetha mũgũnda mũnene ĩka nyingĩ biũ. Na kĩgethi kĩu nĩkĩhotaga gũĩkĩra ngano ĩyo makũnia-inĩ nĩgetha kũhũthĩria arĩmi wĩra.

Ũhũthĩri wa itinga kana macini ta ici cia kũruta indo haha kuuma, ngina harĩa hangĩ na mawĩra mangĩ nĩ ũcenjete na gĩkĩro kĩnene mũno, tondũ wambere mũrĩmi kana mũndũ o wothe nĩ akũhota kũharĩrĩria mũgũnda wake, ũrĩa wĩ mũnene na kahinda kanini na ahũthĩre mbeca nini. Wakerĩ indo kuuma itũũra rĩrĩ ngina rĩrĩa rĩngĩ nĩ ũgũkorwo ũhũthĩtio na njĩra nene tondũ gĩtinga no gĩthamie indo nyingi gwa kahinda kamwe. Wagatatũ ũthamia kana hihi ũgethi wa indo ta mbembe, mboco, indo ta icio thĩiniĩ wa gĩcigo gĩakwa kia ũmbunge kana kũrĩa njikaraga nĩ ũcenjetie tondũ arĩmi mena kahinda kahũthũ mũno magĩĩkaga maũndũ mau, kana makĩruta mawĩra mau.

Ũtũrĩkia wa tũcui, mũrĩmi no ahũthĩre njĩra mwanya mwanya. Wambere noahũthĩre macini ĩrĩa ĩthondeketwo nĩ ũndũ wogwo. Wakerĩ no ahũthĩre ngũkũ angĩkoo ndekũhota macini, na angĩkorwo hihi nĩ ngũkũ nyingĩ, ena ngũkũ nini no nĩarenda tũcui tũingĩ, ngũkũ ĩyo ĩmwe no amĩkomererie maita ta matatũ ũgwo. Kana wakerĩ no a, no ahoe ngũkũ, kana hihi aheane matumbĩ kũrĩ mũndũ ũrĩa wĩna ngũkũ angĩkoo nĩ tũcui arenda hihi mangĩcoka kũgayana.

Hĩndĩ ĩrĩa niĩ ndĩ mũrĩmi bataraga kũhũthĩra itinga rĩa harũ kana rĩa kũnyorokia tĩiri nĩ hĩndĩ ĩrĩa ndĩrahanda indo iria ciĩ mbegũ nini, hihi indo ta karati, na indo ta mboga angĩkorwo ndĩrahanda ĩmwe kwa ĩmwe itegũita tuta, yaani, ũrĩmi, ũrĩmi wa biribiri, yaani hĩndĩ ĩrĩa ndĩrarĩma, ndĩrahũthĩra harũ ũrĩmi wa ngano, nĩ hĩndĩ ĩrĩa ndĩrenda kũhanda kana kũrĩma kĩndũ kĩrĩa mbegu cia kĩndũ kĩu nĩ nini mũno ũguo cingĩthiĩ, cingĩhumbĩrwo nĩ tĩiri mũingĩ itigũtuĩka cia, cia cia kuumĩra

Macini cia kũhanda nĩ ikoragwo ciĩna wega makĩria, tondũ mũrĩmi nĩakũhota kũhanda mbegũ, mbegũ ciake kana kũrĩma mũgũnda wake na njĩra ya raithi, na njĩra ya naihenya naihenya. Wakerĩ macini nĩcikoragwo ciĩ, ciĩna, ci, ciina ũbacĩrĩri mũnene gũkĩra hihi andũ aingĩ, tondũ andũ aingĩ ndũngĩhota, kũũ, kũmarora mũndũ kwa ũmwe nĩ ũgũikara mũno. Na wagatatũ mbegũ ciaku citigũkorwo cikĩũra mũno tondũ macini ndĩgĩteaga mũno.

Maumĩrĩra mega marĩa mũrĩmi akoragwo agĩcemania namo nĩatĩ gũkombora nĩ kwegega gũkĩra kũgũra tondũ hihi noakorwo atarĩ na mbeca. Wakerĩ macini ĩyo hĩndĩ ĩrĩa akombora ĩngĩthũka ĩkoragwo, ngarama ĩyo ĩkoragwo ĩ kwa mwene. Na maũru marĩa angĩona hihi nĩũndũ wa kũhũthĩra macini, kana matinga maya ma gũkombora nĩ atĩ, no akorwo agĩbatara na hihi age tondũ ndekũhota gũkomborithio.

Ũrori wa ng'ombe iria cirutaga iria rĩingĩ, nĩ ũbataraga kĩndũ kĩa mbere ũmenyo mũingĩ mũno, wa ũrĩmi ũcio, wa kerĩ nĩ ũbataraga kĩgĩna kĩnena nene gũkĩra ũrĩmi wa ng'ombe ici ingĩ iria itarĩ na iriia rĩingĩ, na indo iria mũndũ abataraga nĩegũkorwo abatarĩte gwaka nyũmba njega, nyũmba ĩtekũingĩria mbura, kana maaĩ mo mothe, wa kerĩ kũrĩa ng'ombe ciraikara, nĩ wega akorwo athondekete ũndũ atĩ gũtingĩiga maaĩ, wa gatatũ kũrĩa ng'ombe ici irarĩrĩra, no nginya gũkorwo gwĩ gũtheru, tondũ ng'ombe ici itiendete gĩko, na wa kana, kũrĩa ng'ombe ici iraikara no nginya gũkorwo gũgĩthambio maita maingĩ, na maingĩ, tondũ ng'ombe ici nocikorwo cikĩrwara angĩkorwo gũtigũgĩkorwo gũgĩthambio.

Ũrĩmi wa mbũri cia iria, thĩiniĩ wa gĩcigo gĩakwa, nĩ ũkorwo ũgĩkĩka na njĩra mwanya mwanya. Wa mbere, mũrĩmi nĩakoragwo akĩreherwo mbũri ici cia iriia kuuma rũhonge rwa thirikari rwa ũrĩmi, kana hihi no akorwo akĩĩgũrĩra we mwenyewe, na iriia rĩu hĩndĩ ĩrĩa rĩauma we nĩwe akoragwo akĩríĩndia kwĩ mũgũri ũrĩa ũkwenda, na wa gatatũ irio iria ihũthĩkaga mũno gĩcigo-inĩ gĩkĩ gĩakwa nĩ indo ta mĩrĩo, hihi ria rĩrĩ rĩa kawaida rĩa mũgũnda na maũndũ ta mau.

Macini cia gũkama ng'ombe cia kĩrĩu nĩ, nĩcihĩtũkĩirie kaũndũ hihi itarĩ ndamenya atĩ, wambere ikoragwo ikĩhũthĩra thitima, nogwo wee ũtarĩ mwendi mũno wa thitima no wĩkore haceke tondũ nĩũkũhutia waya iria hihi citabatiĩ. Wakerĩ macini ino nĩ ĩkoragwo ĩkĩenda ũbacĩrĩri wa wa njĩra nene mũno tondũ hĩndĩ ĩrĩa ũkũmĩharũkia nyondo-inĩ, nonginya ũtigĩrĩre atĩ nĩyarũma nyondo wega, tondũ iria rĩu rĩtigũkorwo rĩkiuma rĩ rĩothe.

Gũkorwo kuonia, gũkorwo mũciari akĩonia mwana kũruta mawĩra matiganĩte, thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa nĩ ũndũ wa bata mũno, tondũ mwana ũyũ niakũraga akĩmenyaga hihi ithe kana mami wao, kana andũ ao marutaga wĩra ũrĩkũ, wa kerĩ mwana ũyũ nĩakũraga akĩmenyaga kwĩrutĩra wĩra, na moko make ũguo agakorwo e mũndũ mwĩhokeku thĩiniĩ wa itũra, na wagatũ nĩũmenyaga nĩũtũmaga hihi mwana ũyũ atĩe wĩra ũrĩa aciari ake marutaga, na akamenda ona mũno makĩria.

Waru nĩ kĩndũ kĩmwe gĩa bata mũno thĩini wa rũrĩri rwĩtũ tondũ warũ nĩcĩo ĩtũteĩthagĩa gũthondeka mũkĩmo, kamũkĩmo keega. Na agĩkũyu nĩtũĩkane mũno na kamũkĩmo. Wa keerĩ thĩini wa marũga warũ nĩ ĩhũthĩkaga nĩũndũ wa kũrĩanĩrio na kĩndũ ta nyama, kana hĩhĩ ndengu, kamande ĩndo ta ĩcĩo. Wa gatatũ kĩndũ gĩkĩ kana warũ ĩcĩ nĩcĩo ĩhũthĩkaga gũthondeka ĩndo ĩrĩa ee tũnyamũ tũrĩa tũrĩagwo naĩhenya naĩhenya na tũrũgagĩrwo mĩkĩra-ĩnĩ ya bara ogwo kĩndũ gĩkĩ kana warũ ĩcĩ nĩ ĩthondekete mawĩra maingĩ mũno ma wĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ.

Wendia na ũgũri wa indo mwanya mwanya cia ũrĩmi, especially mboga, nĩ kindũ gĩa bata mũno kurĩ kũria tũikaraga, kana kũrĩ andũ arĩa tũikaranagia nao, tondũ, nĩ wa bata mũno, wa mbere ũrĩa mũndũ arabatara kũmenya nĩ kũrĩa ekũruta nyeni ciake, wa kerĩ nĩ kũrĩa egũcienderia, na wa gatatũ nĩ thogora ũrĩkũ egũkorwo akĩheana kũrĩ thoko, nĩgetha atuĩke wa gũthondeka bainda.

Tuta nĩ kĩndũ kĩega mũno gĩgĩthondekwo hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arenda kũhanda indo ta nyeni hihi ta matharũ, kana thibinanji, kana kĩndũ o gĩothe kĩrĩa gĩgũbatara tuta-inĩ, tondũ anake aya kana athuri aya nĩndĩrona ũmwe ena theci na ũrĩa ũngĩ ena icembe, na nĩ tĩiri mara, kana nĩ tuta marenda gũthondeka, hihi marenda gũita mbegũ cia kĩndũ kĩna. Na ũthondeki wa tuta nĩ wa bata mũno tondũ hau nĩho mũ, mũrĩmi amenyagĩra kana kĩndũ kĩrĩa arahanda nĩ kĩega, kana nĩgĩkĩnyanĩirie ikĩro, kana hihi gĩathiĩ mũgũnda nĩgĩgatuĩka gĩa gũciarana, na hau nĩho areragĩra mũmera wake kuuma ũrĩa wĩ mũnini, kuuma ũmere nginya hihi kĩndũ ta mweri ũmwe, nĩgetha acoke acitware thĩiniĩ wa mũgũnda.

Kĩrĩa kĩrathiĩ nambere handũ ta haha, nĩ mũrĩmi ararĩma mũgũnda wake kũhĩtũkĩra matinga, na nĩmaroneka nĩ matinga meerĩ hihi kĩmwe nĩ gia gũgĩcimba gĩkĩ kĩngĩ nĩ gĩa kũhũra harũ. Na hĩndĩ ĩrĩa mũrĩmi egwĩka ũũ nĩ akoragwo agĩteithĩrĩria mĩmera yake gũkũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, tondũ nĩ, mũmera nĩ ũkũhota gũtwara mĩri yagwo nakũrĩa rungu tĩĩri-inĩ biũ, nĩũndũ wa gwetha maaĩ na indo iria ibatarainie kũrĩ mũmera. Na wakerĩ itinga kana matinga nĩmakoragwo makĩhũthia wĩra tondũ nĩmekũruta wĩra mũnene mũno gwa kahinda kanini na mbeca nini.

Ũndũ ũyũ nĩ ũteithĩtie arĩmi na njĩra nene mũno, na ũrĩa ũmateithĩtie nĩ atĩ nĩmahotaga kũiga irio cia mahiũ mao nginya hĩndĩ ĩrĩa hihi gũtarĩ na mbura kana gũtarĩ na irio nyingĩ thĩiniĩ wa mĩgũnda, tondũ ũũ maigĩte irio ici nĩcikũhota gũikara ona mwaka ũmwe kana mĩeri ĩtandatũ kũringana na kĩndũ kĩrĩa mathondekete nakĩo. Na wakerĩ indo ici tondũ nĩciĩkagĩrwo ũkĩ nĩ ihotaga gũteithia ng'ombe kũrĩa irio nyingĩ na kũnyua maaĩ maingĩ, ũguo mũrĩmi nĩ ekũhota gũkama iria rĩingĩ harĩ o ng'ombe.

Ũreri wa mori kana wa njaũ ĩrĩa yaciarwo nĩ nyina nĩ ũndũ wa bata mũno thĩi, kũri mũrĩmi thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, tondũ wambere nĩ, mũrĩmi nĩ ahotaga kũrora njaũ yake kana nĩ ĩrakũra wega, na wakerĩ nĩ ahotaga kũmĩhe iria rĩrĩa rĩbatarainie mahinda marĩa mabatarainie. Na wagatatũ nĩ ahotaga kũrora njaũ yake kana hihi nĩ ndwaru, kana hihi ĩna kaũndũ ka mwanya. Ũguo ũreri wa njaũ nĩ ũndũ wa bata mũno tondũ haũ nĩho hakiumaga ng'ombe ĩrĩa hihi angĩkoo nĩ kamori nĩgakaruta iria rĩingĩ matukũ megũka.

Maaĩ nĩ mabata mũno kũgethwo thĩiniĩ wa itũũra riakwa kana thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa tondũ rĩrĩa mũndũ ekũgetha maaĩ na amaiga handũ ta haha, nĩ ahotaga kũũ, kũmahũthĩra hĩndĩ ĩrĩa hihi gũtarĩ na mbura kana hihi hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ na maaĩ. Wakerĩ nĩ ahotaga gũitĩrĩria mĩmera yake maaĩ na njĩra hũthũ tondũ ndegũkĩhũthĩra thitima kũmahũra. Na wagatatũ, gwake hihi gũtingĩaga maaĩ ma kũruta mawĩra ma nyũmba hihi ta gũthambia, kũruga, maũndũ ta mau.

Kwĩ mabata matiganĩte ma kũrĩithia mbũri, wambere nĩ atĩ mũrĩmi kana mũndũ ũrĩa ũrarĩithia mbũri icio no ahote, no akorwo agĩciendia hĩndĩ ĩrĩa arenda kana hihi hĩndĩ ĩrĩa arĩ na gabata ga kĩmbeca, wakerĩ kũrĩ thumu ũrĩa ũmanaga na ũrĩithia wa mbũri ici na thumu ũyũ nĩ ũteithagia mũno tĩri kana mĩmera ĩrĩa ĩrahandwo thĩiniĩ wa tĩri ũcio, wagatatũ mbũri ici nĩ ĩrĩ guoya na mũrĩmi enja mbũri ici nĩ endagia guoya ũcio, wakana mũrĩmi no one mbeca kumana na gũthĩnja mbũri ici na gũcĩendia ciĩ nyama, na wa wa kana na wa mũthia mbũri nĩ ĩhũthĩkaga mũno hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ekwenda kũgũrana kana hihi kũgũranĩra mwana wake.

Wambere, kũhũthĩra thitima iria ciumanite na mahiũ, nĩ atĩ thitima ici citikoragwo ciĩna goro mũno, tondũ mũndũ abataraga gwĩkĩra indo, macini iria ibatiĩ gwĩkĩrwo o rita rĩmwe hihi thutha wa miaka itano. Wakerĩ nĩ atĩ thitima ici itiũraga, kwogwo mũndũ, hĩndĩ ĩrĩa ekũiga indo ciake kana ĩkũhũthĩra thi, indo ciake cikũhũthĩra thitima nĩ akoragwo ena ũma atĩ no acihũthĩre hĩndĩ o yothe kahinda o gothe tondũ thitima kaingĩ kaingĩ nĩciũraga. Na wagatatũ mũrĩmi nĩekũhota gwĩka mathabu make wega tondũ nĩ ekũhota kũiga kĩgĩna kĩrĩa kĩrahũthĩkaga thĩiniĩ, ũrĩmi, thĩiniĩ wa ũhũthĩrĩ wa thitima na hihi kĩgĩna kĩu akĩhũthĩre na gwĩka maũndũ mangĩ thĩiniĩ wa mũgũnda wake.

Wendia na ũgũri wa ng'ombe, nĩ ũmwe gatagatĩ wa maũndũ maingĩ marĩa mũrĩmi wa ng'ombe akoragwo agĩka. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũrĩmi endia kana agũra ng'ombe, nĩakoragwo na na maũndũ hihi marĩa arendaga gwĩka, hihi akĩendia, tokorwo arendaga kũrĩha cukuru, kana kũrĩha maũndũ matiganĩte ũguo agakĩendia. Nake mũgũri nake nĩendaga hihi tokorwo ndararĩ na ng'ombe nĩarendaga kũiga, ũguo agakĩgũra. Ũguo wendia na ũgũri wa ng'ombe, nĩ ũndũ wa bata mũno hihi nginya ũthii-inĩ wa nambere wa bũrũri, tondũ mũndũ nĩahotaga kuona kĩgĩna gĩa gwĩka hihi ũndũ ũngĩ, kana mũndũ ũrĩa ũtararĩmaga ng'ombe akambĩrĩria kũrĩma, na kwendia iria rĩake.

Ũrĩmi wa kahũa na mĩmera ĩngĩ nĩ wa bata mũno thĩiniĩ wa, wa mũgũnda wa mũrĩmi, no kaingĩ na kaingĩ kahũa gatihandanagĩrio hamwe na mbembe tondũ kahũa gatigũkorwo gagĩka wega tondũ nĩgegũko, nĩgegũkorwo gakĩhumbĩrwo nĩ mbembe, nacio mbembe itigũkorwo cigĩka wega tondũ nĩikũnyuĩrwo maaĩ na indo iria ingĩ cia bata ciri tĩri-inĩ. Ũguo ũndũ ũyũ ndikuona ũrĩ mwega kũringana naniĩ tondũ magetha megũkorwo mathiĩte thĩ.

Ũrĩmi wa nyanya wĩkagwo na njĩra mwanya mwanya thĩiniĩ wa itũũra ritũ. Wambere, nyanya nĩ ihandagwo thĩiniĩ wa nyũmba otogwo haha ndĩrona ciakĩtwo na cii, ciina tũmibaibũ tũrĩa twagũtwara maaĩ. Wakerĩ, nyanya no cihandwo harĩa hatarĩ na nyũmba kana thĩiniĩ wa mũgũnda ũtarĩ mũirigĩre na iratathi rĩrĩ. Na wagatatũ, nyanya nĩ ihandagwo gatagati wa mĩmera ingĩ. Wakana, nyanya nĩ ihandagwo na ikarĩmĩrwo na ikendio hĩndĩ ĩrĩa hihi gũtarĩ na mbura nyingĩ kana ona kwĩna mbura nyingĩ, gũkũringana na ũtaramu wa mũrĩmi.

Ũrĩmi ũyũ wa kĩĩrĩu kana hihi ũrĩmi ũrĩa wĩkĩkaga kũrĩa gũtarĩ na mĩgũnda ya kũigana kana mĩgũnda mĩnene, ũbataraga mũndũ akorwo ena mataĩri na tĩri na maaĩ ma kũigana. Ũgwo mũndũ agabanga maratathi make kana magũrũ make ma ngari, o kĩrĩa mũndũ arĩhũthĩra, kana o kĩndũ kĩrĩa mũndũ ekwenda kũhũthĩra. Agabanga wega na agaitĩrĩria maaĩ na akahanda kĩndũ kĩu. Kĩndũ gĩa bata no kũmenyerera ria rĩtigakũre mũno hau tondũ nĩrĩgũcindana na mũmera ũrĩa mũndũ ũcio ahandĩte.

Kĩndũ gĩkĩ kĩrĩ na bata ũtigaine tondũ hĩndĩ ĩrĩa gĩakũra, wambere nĩ kĩrĩagwo nĩ andũ, na nĩkĩrĩagwo nĩ mahiũ, na oro hau nĩkĩhũthĩkaga thĩiniĩ wa kũnoria tĩri, nĩgetha tĩri ũgakorwo wĩna indo iria ibatarainie thĩiniĩ wa mũmera. Na wagatatũ indo ici nĩ ikoragwo ikĩrĩywo hihi nĩ indo ta thungura na mahiũ mangĩ thĩiniĩ wa mũciĩ.

Ũrĩmi wa tũgunyũ tũtũ nĩ wa bata mũno kũrĩ arĩmi othe thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũrĩmi kwa mũhiano, mũrĩmi wa kĩndũ ta thamaki, tũgunyũ tũtũ nĩtũhũthĩkaga mũno mũno mũno nĩ kũrĩywo nĩ thamaki tondũ nĩtũrĩ maũndũ marĩa mabatarainie hihi harĩ thamaki nĩũndũ wa ũkũria mwega wacio. Na wakerĩ tũnyamũ tũtũ nĩtũteithagĩrĩria gũthondeka thumu wa gĩkĩro kĩa igũrũ, thumu ũrĩa ũhũthĩkaga thĩiniĩ wa mĩgũnda. Na wagatatũ ũrĩmi wa, wa tũgunyũ tũtũ ndũkoragwo ũkĩhũthĩra mbeca nyingĩ, kwogwo nĩ ũteithagia mũrĩmi mũno hĩndĩ ĩrĩa tũnyamũ tũtũ egũtũrĩma na kũhe mahiũ make.

Aya maroneka nĩ arutwo hihi a cukuru mũna wa ngathĩ ya igũrũ, na maroneka nĩ gĩthomo maraamũkĩra kĩigiĩ ũrĩmi. Kĩndũ gĩkĩ maramũkĩra kĩigiĩ ũrĩmi hihi nĩ ũthondeki wa tuta, tondũ ĩyo nĩroneka nĩ tuta, na hena mĩmera ĩrakũra hau, na hena mũndũ ũrĩa ũrakĩoneka nĩwe ũratarĩria ũrĩa ũrĩmi ũyũ ũgĩthiaga nambere.

Mũmera ũyũ he hĩndĩ ndagĩkoranire naguo na ndiamenyaga nĩkĩĩ, kwoguo ona ndorio ndiatarĩirie nĩkĩĩ gĩkĩ. Rĩu ngĩamba gũtukanĩrwo ngĩkĩrigwo niĩ na mĩaka ĩyo yothe ndingĩhota kũmenya gĩkĩ nĩkĩĩ. Ũgwo kaũndũ kau nĩkanjĩkĩrire thoni mũno, tondũ ona thaici nokaranjĩkĩra thoni tondũ ndiramenya nĩkĩĩ kĩu.

Makorobia ma haci kana ma fuete nĩ ma bata mũno, tondũ mũrĩmi nĩ ahotaga kũmendia, agakĩona kĩgĩna gĩa gwĩka maũndũ mangĩ hihi ta kũrĩha, kũrĩhĩra ciana thukuru, kũgũra irio, kũgũra irio cia mahiũ, na maũndũ ta mau. Ũguo thũgũrĩ ĩno ya makorobia kuuma kũrĩ mwendia na mũgũri nĩ ya bata tondũ ona mũgũri hihi no akorwo aragũra athiĩ endie, kana aragũra hihi athiĩ arĩe na bamĩrĩ yake. Ũguo ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno tondũ nĩ ũgũteithia ũrĩa ũrendia na ũrĩa ũragũra.

Wĩitĩrĩria wa maaĩ kũrĩ mĩmera nĩ ũcenjetie na njĩra nene mũno na gĩkĩro kĩnene mũno, tondũ njĩra cia kũhe mĩmera maaĩ nĩ icenjetie. Haha nĩtũrona mũndũ ũyũ kana mũrĩmi ũyũ arahũthĩra mĩtũngi yohetwo handũ igũrũ na mĩmera ĩ harĩa thĩ alafu hena tũmĩbaibũ tũrĩa tũkoragwo tũtũrĩtwo nĩũndũ wa kũhe mĩmera ĩyo maaĩ. Kũrĩ arĩmi angĩ nao mahũthagĩra matangi manene makamaiga igũrũ kũrehera mĩmera ĩno maaĩ. Kũrĩ arĩmi angĩ nao maitagĩrĩria mĩmera yao maaĩ ĩmwe kwa ĩmwe kuuma hihi itangi-inĩ kana mũberethi-inĩ. Ũguo ũrĩmi kana wĩitĩrĩria wa maaĩ mĩmera nĩ ũcenjetie na njĩra nene mũno, na njĩra iria nĩ njega gũkĩra iria cia hau kabere.

Matundĩ matumbĩ ma ngĩkũ nĩ kĩndũ gĩa bata mũno kũrĩ mũndũ o wothe, kuma mwana kinya mũndũ ũrĩa mũnene. Tondũ nĩgĩkoragwo na hinya mũingĩ mũno hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akĩrĩa. Na wakerĩ nĩekũhota gũkũra wega. Wagatatũ nĩekũhota kũrũana naa na na mĩrimũ, na kĩndũ gĩkĩ nĩkĩhũthĩkaga kaingĩ kũruga irio itiganĩte. Ta indo ta cabaci, ona cũrũ, ona nyeni, matumbĩ nĩmahũthĩkaga na njĩra mwanya mwanya na matumbĩ nĩ marĩ ma ũguni maingĩ kũrĩ andũ othe.

Mũmera ũyũ ũrĩa ũmenyagĩrĩrwo hĩndĩ ĩrĩa wĩ mũngũnda nĩ atĩ, ndũbatiĩ kuona ria, kana hĩndĩ ĩrĩa ũrakũra ndwendaga gũkũrania hamwe na ria, tondũ ria nĩ rĩnyuaga maĩ na indo iria cia bata tĩri-inĩ. Wa kerĩ, mũmera ũyũ nĩ wendete maĩ maingĩ mũno, ũguo hĩndĩ ĩrĩa ũgũkũra, nĩ wendaga gũikara ũkĩheagwo maĩ angĩkorwo gũtirĩ na mbura, no kwĩna mbura, no wĩkaga wega. Wa gatatũ nĩ atĩ ndwendete riũa rĩnene, hĩndĩ ĩrĩa riũa rĩgũkorwo rĩrĩnene maũmĩrĩra ma mũmera ũyũ makoragwo marĩ manini mũno.

Ũrĩmi wa ng'ombe cia nyama, nĩwĩkagwo na njĩra itiganĩte thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ. Wambere ng'ombe ici nĩcituĩkaga cia kũhingĩrwo handũ, nĩgetha ikahererwo hau irio na maĩ itekuma nja. Kana wakerĩ ngombe ici nĩirekagĩrĩrio cigathiĩ gĩthaka-inĩ kũrĩa irĩaga itarĩ njohe. Wagatatũ ng'ombe ici nĩituĩkaga cia kuohwo hihi na mũkanda nĩũndũ wa kũgirĩrĩria itigathiĩ kũnene. Na wa kana, nĩ maũndũ maya mothe manyitanĩte atĩ ng'ombe no ũmĩhingĩre kiugũ, no yume nja, no ũmĩohe na mũkanda, na maũndũ ta mau.

Rita rĩa mbere kũgũra mũmera ũyũ kana kũruga, ndiamenyaga ũrĩa itunda rĩrĩ rĩtinangagio, ũrĩa rĩrugagwo, kana nĩrĩbatiĩ kũrugwo, kana nĩatiĩ kũrĩo ũguo. Ũguo maũndũ marĩa ndagereire nĩ mau, ndiamenyaga kana rĩbatiĩ kũrĩo ũguo, kana rĩrugwo, kana rĩũwo, ũrĩa rĩgũtinangio, na ndarĩ na kahinda karitũ mũno.

Mũmera wa hoho, nĩũmenyagĩrĩrwo na njĩra mwanya mwanya, wambere nĩatĩ hoho hĩndĩ ĩrĩa ciagethwo itiendaga kũigwo riũa-inĩ mũno. Na awakerĩ hoho ndĩikaraga gwa kahinda kaneene mũno kuma ya gethwo tondũ nĩthũkaga. Ndĩikaraga hihi ta kĩndũ ta mbembe. Wagatatũ hoho ĩno ndĩendaga handũ hena ũrugarĩ mũkĩru. Na wakana hoho ndĩbatiĩ kũigwo hihi ta ikũnia-inĩ harĩa cigũtuĩka cia kũhihinyana.

Maũndũ marĩa ingĩenda kuona magarũrũkĩte thĩiniĩ waa mũtambo ũyũ wa gũtuĩra ng'ombe irio, hihi hiũ ici, kana tũnyũi tũtũ no nyende tũkorwo twĩ tũingaingĩ. Wakerĩ no nyende kĩndũ gĩkĩ kana macini ĩno ndĩgakorwo ĩkĩhũthĩra hinya mũingĩ wa thitima. Wagatatũ nĩ kũria kana no ĩkorwo ĩrĩ nenanene, nĩgetha ĩkahota gũthondeka irio cia ng'ombe nyingĩ, ihinda rĩnini, na igathondeka irio nyingĩ.

Macembe maya ma hallow nĩmacenjetie mũno kuma hĩndĩ ĩrĩa twambirie kũmamenya kana hihi mũrĩmi wa Kenya ambirie kũmona na kũmahũthĩra, tondũ wambere marĩ maa marĩ macembe mana tu. No rĩu thaa ici kwĩna macembe ikũmi, kwĩna manana. Arabu marĩ ona raini ĩmwe, thaa ici makoragwo me raini igĩrĩ. Ĩno ya haha mbere na yanaharĩa thutha. Na wagatatũ material iria ihũthĩkaga ihinda rĩrĩ itikoragwo ciĩ nditũ mũũno ikĩringithanio na iria ciahũthĩkaga tene.